Kwĩna bata mũno wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ng'ondu wanyihanyihio guoya wayo, nĩ ĩhotaga ona gũkũra, nĩũĩ hĩndĩ ĩrĩa ciĩna guoya mũingĩ ona rĩmwe nĩ ciagaga gũkũra tondũ nĩ ciranyuo nĩ guoya ũyũ, ningĩ guoya ũyũ rĩ, rĩmwe rĩ nĩũteithĩkaga nĩũteithagia gũthondeka indo ngũrani ngũrani, nĩ ũkwendio, nĩũgũteithĩrĩria gũthondeka maburana, magoti, indo ta icio ciothe, na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ, andũ nĩ marathiĩ makanyihia guoya wa ng'ondu, kana ona marũũa mao hĩndĩ ĩrĩa wona marũũa ma ng'ondu rĩmwe matiendagio nĩ ma matiteagwo hĩndĩ ĩrĩa ng'ondu yathĩnjwo, tondũ nĩ mathondekaga rĩmwe nĩ magũthondeka iratũ, mathondeke nguo, indo ta icio.